ore entoki nadamu tenadol ena siiai naa enkiremore taa ena oolpaek, nadol olairemoni ogira taa taata aas entoki naji aya esiana ashu, data olchamap lenye, aing'or, enaikununo emukunta enye, negira aiger tesimu, sidia ena siai oleng, amu ore teneeku igira ing'or, nkaitubulu inonok olchampa, naa inakata iyiolou tenaa kegira aabulu te nkoitoi naishaa, tena keeta olchani loifaa ning'uaraki aashu enaa kemen empuliya, aikunari nejia. egira sii ele airemoni, ebaiki negira ing'or enkulupuonii enterit ajo, kaji ikununo enterit enye, tenaa keeta acidities. sidai, tenaa keeta empuliya sidai aikunari nejia, neeku sidai ena oleng amu keyau edaa, kesapuk eda toosiatin o too nkang'itie.